kasarta nebo minsetab bandek nguno eng emoni nyo ngamu oo ropta ngogagimine bandek komache ropto neoo, yakapamet bandek komache ropta nemining olobo arawetab sogol ngoite arawetab taman kotoi koyomio bandek gomakoo ropta

ni koemet no yamat igere ile birir ngungunyat kora agere kechirek che kararon ,eng yo anyun komi beek che eei kechirek choto agere windmill windmill ini kebaisiyen wirwireni si kobir beek si kobit anyun koee kechirek chuto

Alo? Kele imache chepkondokab pesendo? Eeh, agere ale imuchi inyoru inye agoi elipu bogol aeng kotienge ak chepkondok guk olecham ulupandai. Kamache anyun inyon agoi benki asigopit ii ipinyit fomisiek ii ak itya imuch iip chepkondok guk, ngamun mamugaksgei keip chepkondok cheteno cho eng simet.

Chu ko logoek che kiguren paipai. Paipai chu kopitu eng emet ne mao ropta. Olekiamndo anyun paipai keuni kotilit. Korog ketilatil icheget ko mengegitu. Korog ii keameanyun, kinyoru ee eng orit kenyoru olepirir anda ko ne yellow eng alak, tiegei ketit. Kiame anyun yoto yellow eng orit kogaicheru tenderek chemi orit.

Keswekap bandek chekikole eng korenyo, ko keswekap six hundred and fourteen. Keswondoni anyun, konyolchin olemao ropta. Kora akere keswondoni ale matanome in duduinik anan ko kutyet kora koie bandek oeng oeng eng kila ketit kikenaite bandiatap six hundred and fourteen.

En kasorwek chemi ngweny ropta kocham kemine marakwek ak ndenguk en korenyon, olekimindoo anyun, kemine korup lain, ropta nekapit kitikiniet korong ko ngopet kabsa ropta komuch kebis, nibuch ii komokisikyin kekol bandek olan tutikin ropta.

Yeit kasarta ne kakoyam kebut bandek eng kokwenyo, ketile bandek ak keruruch koba stakit akemeto eng kasar nebo wikisiek aeng ii so komuch koyomnyo bandechuto, yeyomnyo anyun bandek ii, kenyekebut bandek kesul ak keiri komong bandiat, yemong bandiat ii keip icheket koba store bo koyomnyo komie si kebir anan kebor eng cheboritit komong bandek che keibe koba anyun siro.

Temik chechang komindoi ng'endek bandek amun sikonyor icheket kelchin konyil koput marakwek, korok koput bandek. Kora, ko bandek ak marakwek, koter minutichuto. Marakwek, kotoldoli mbaret. Kosike anyun ketitap bandiat toldolindo nepo marakwek chekakonu marakwek eng mbaret.

Kewelutik somok che cham koityo eng minset ko chu, netai ko tam kobetobeti ropta eng kokwenyo, ko nan ko makikes kiy ngamun kabet ropta, nebo aeng kobwone tiongikab tumin ak kwamenech minutik ko noto kewelutik alake che tam koityech, nebo somok anyun ko nangonyo kuutyet akotoi kwam tukuk che kakikol eng imbar ko notok anyun kewelutietab somok ne tam koityech.

Iwendi ndeit sipitalitab kokwenyo anyun, itoune mesetab karaniat, karaniandanito kotindoi computer, kochikil anyun eng computer akobo lipanengung nebo Social Health Authority, ngoger kole sosoo ngalekuk chebo Social Health Authority, kolechin ip inyoru daktariat, ndewe anyun inyoru daktariat, iarorchi tuguk che amin, koker anyun daktariat ngosirun kerichek nda iyokten iwe lab kepimanin. Yeityo anyun ndakaiwekuke eng lab ii anan nda kakosirun daktariat kerichek, iwe bi nyoru neikoitoi kerichek korok anyun ndakakekonin kerichek ii imuch iwekteke gaa.

Akilit ne kinyoru akobo korotwek chebo kila, imuchi inai ile kikirindo ano korotwechoto bo kila, kora imuchi inai ile kyamchin kerichek aichon korotwe choto bo kila, korotwe chebo kila nguni ko tukuk cheu tungwek ii, kwamin metit, kwamin keldet ii kora ko kwamin keldo.

Akere ale inyikis. Kamoche anyun amwoun alechin nyolu iwe sipitali asipikechikilin. Kechikil nkot komi komie lakwet, kechikil kora tuguk cheu pressure cheguk, kora keker korotiguk nkot ko tililen, kora kenetin akopo amitwokik chemuch iboishe eng kasariton. Ko kamoche anyun inam iwe sipitali kenam kechikilin nkonekit.

Ye kanyor lakwet lalanyet ii, ko kiit ne tai ko kerek ingoroik ko ngeringit eng borta so kwo nguny maat, nebo aeng ko kecheng ngoriet netindoi beek akeus bortanyi sikobos maat, korok anyun kechengchi kerichek chebo Panadol l asinityo kobos maat, ngomami Panadol keal Brufen asi nityo kobosyi lakwet maat.

Kotomo kesich lakwet ii, kowendi kamet sipitali kechikil inendet ak kerip inendet kila arawa ko tait kesich lakwet. Kokakesich lakwet kemuti lakwet kora, kebekerute kokirinda mianwogik cheu chebo polio, menengitis, pneumonia ak tuguk alak che terter, kemuti lakwet ak kekoch chebo vitamin, ngobune kenyit akenge kikoch chebo minyo, kou notok anyun konyolu keba keribin eng sipitali kotomo isich lakwet ak korok ko kaisich.

Ko tom kesich lakwet ko sikik che chang ko mobendi sipitali, ngamun makere kobo kamanut mising bortab chito ne tom kosich lakwet. Ko kakesich lakwet ii, ko che chang ko koba ngamun, akoi kerut lakwet katok cho kirindoi mionwogik, ngandan eng kerenyu, konyolu keba tugul kotom kesich ii ako kakesich lakwet makikeny kityo ko ta kesich lakwet.

Petutab let ne kiowendi amuti lakwet bi kikochi kerichek ii, ko ki bo lakwanatanyu kenyisiek aeng, kiowe anyun ii, ki tindoi tungwek lakwet, ko kikipiman lakwet ko kimi maat barak, kekochi kerichek ii, ako kikiyoiwo eng chokchinet maimkei ak kii ndait gaa koboisie lakwet kerichek ako kisop inendet.

Betut netai kinkayoe boisioni, ko kikawe rutoi. Awe arutochi chorwenyu. Ki betushek anyun chenekit christmas kikilal mat eng sang ak keu ak ketebi ak keng'alolye keam logoi. Kinkong'et chito kwo koruchikei. Kinkomure sait sokol nepo kemoi, kokakong'et chitugul at kopa koru kounoto kokakong'et mat kityo nelole ak ng'echerok.

Ole tam asike keswek cha kole, ko tam awendi ofisisiekab Kenya Seed, ak aal keswek che iyonotin. Ko katoltolik che cham aboisie ko cha asirekei eng katoltolik chu ikotoi Serikali akamuch anyorchikei eng beit ne mi nguny, kenyit konye kimasich ii, ko kiyach awo dukosiek che adoi katoltolik ak aal.

Eng pichaini agere nganuk che kigigol. Ago eng baragutab mbaretab nganuk ii komito koroito ne kebiten. Koroito anyun ii kobune barak ak kopit tuguk che mi mbar. Koroito konyumnyumi kasit ne kata tageloe tuguk eng batet ak kepit ago oo mbaret. Konyumnyumi kasit anyun koroito.

agere nguruonik agere ale tinye chito ni nguruonik chechang uu gele temindetab nguruonik ,nguruonik chuto kotinye geljin amu kialdoi gogatar arawek loo, gealnda geeny akoiiye chechang nguruonik chuto muchh koii angot agoi muut eng gasarta agenge agoiiye gonyil somok eng kenyit

Eng pichaini, akere pilipilik chekikimin, akere chekokopirirekitu, moche keput akomi chetakonyolilen. Pilipilichu, kealdochin soket ngamun mi biik cheterter chechome koboishe pilipilik eng amitwakikwa.

chu ko mananazi mananasiat anyun kekole eng oleo ropta ako ndekakekol anyun keip kopa soket ak keal. Eng gaa, keale mananasiat ne logoiyat nekakoit keam akewai anyun komong nelel nemi orit. Noto lel nemi orit, kotindoi sukaruk chechang ak beek, keome noto.

Ni ko ripsetap ngokaikap grade. Yeimoche anyun inam ngokaikap grade iteche kot nekararan neimuchi kotebi orit, akot netindoi space neyome ngokaik cheimoche inam. Ial anyun karik cheterter cheu tuguk cheomisie ak cheyee beek ak olelokchin. Korok anyun ial ngukaichuto bo grade mi olekealdoe, koterter beit kong'ete siling tamanwokik sisit akoi siling bokol ak iibu anyun .Moche ripset neo, moche olelalang, much ilolchi chiket anan inomchi sitimet. Kou noto anyun akiribe kerichek cheterter chepo mienwokikap ngokaik.

Kibeberta neoo eng mbarenyu amine tukuk che kiame. Ma ole oo aaldai um tukuk che ame ngamun mengechen mbaranik. Kora, kotam betabeti robta ko makikesei tukuk che chang cheame keam kotko ng'et kealda. Koounoto ndakinyoru ole kiondenoitoi beek kemuch kenyoru rorutik che chang kealden.

Eng pikchaini akere kwony nemi kapinkui. Tindoi inendet kapichek, spinach, sukuma, ak akere kora mi mauek mbaranitonyi. Akere ale mbaraninyi koribot kot mising nkamu melen oo akokanyi tuguk chekakimin orit. Mi ketik, mi ng'wek mi tuguk cheterter mbaranitonyi.

Yenyoo sikindet sipitali komoche kosich lakwet inee, konyolu kochobok takitari komnyee kolach tukuk choon kilokyin euut chekikuren gloves kochob kitandet komiee kochob beek chekiunsen, kochob makasit Um kora kochob tokuloishek chekiunsen lakwet kotom konaam kasinyin neboo sikisyet.

Yeit kasarta nekoyam kebol ropwonik en mbar iwendi olemii eeh ropwoniot akibal keldab ropwoniot ibolu tugul chemi ketitab ropwoniot agange, akiwe ake, ibolu kora kou noto, kou notok amun kyome tikitikab ropwoniot notok anyun koo olekiboldoi ropwoniot.